Hakikisha mbeca ciaku iria ũrarĩha nacio thabarĩ ĩno ciĩ thimũ-inĩ. Wakerĩ igithia thabarĩ ĩyo na wĩkĩre kũrĩa ũrathiĩ na kũrĩa ũrauma warĩkia hau ĩkĩra namba yaku ya thimũ nĩgetha yũke ĩkũrie thimũinĩ wĩkĩre pini yaku na mbeca wekĩra namba yaku ya thimũ ĩkĩra nĩ mbeca cigana mbeca cigana nĩcio ũgũkorwo wĩrĩtwo hau iria ũrarĩha akorwo nĩ ciringi magana matatũ ũkarĩha akorwo nĩ ciringi ngiri imwe ĩmwe ũgakorwo ũkĩrĩha ĩgũka thimũ-inĩ ĩkũrie wĩkĩre pin i agacoka agekĩra pin i agatũma ũgeterera ũgakorwo ũrĩhĩte thabarĩ yaku

Wĩ mwega ndereba thiĩte mwena wa Nairobi ũkũndĩhia atia? ciringi magana matatũ, ciringi magana matatũ nĩ nyingĩ kuma haha Mũrang'a nĩũkũndĩhia ciringi magana merĩ? Aca nengera ciringi magana merĩ ma mĩrongo ĩtano, ĩĩ ndereba icio nĩ nyingĩ nĩe ndĩna ciringi magana merĩ ngua na ciringi magana merĩ ndirĩ na ingĩ, haha tũkĩmenyerete gũkuo na ciringi magana merĩ nĩ ũkũndĩhia ciringi magana merĩ,, ingĩra tũthie.

Wĩ mwega mũndũ wa nduthi ndĩrenda ũndwarĩre mũtũngi ũyũ wakwa wa ngaci ũcenjanio haria mburoti ũndehere mũtũngi wĩna ngaci, ũkũndĩhia atia? Ngũkũrĩhia ciringi igana rĩa fifty, igana rĩa fifty na tũtimenyerete gũtwarwo na igana ria fifty onanie ũkĩngua no ũkĩndware na one fifty niĩ ndĩhia sevente, aca mũkũrũ rĩngĩ nĩngĩ rĩha igana aca niĩ ndikũrĩha igana ndĩhia ciringi seventy nĩ sawa igĩrĩra kee ũtware mbeca nĩndũmĩte hau ndũkainĩ no gũthiĩ ũgũthiĩ ũcenjanĩrio.

Ndereba ũyũ ti mũrigo wakwa, mũrigo wakwa ũtagũkĩohetwo na karũrigi gaka mũrigo wakwa ũma na gakũnia kanene ka hwaiti. Kaĩ mũrigo wakwa woirwo? Ngai! Mũrigo wakwa nanga woirwo nĩ mũthii ũngĩ, rĩu ngwĩka atia ndereba tũgũĩka atia nĩgetha njoe mũrigo ũcio no ũgerie kuririkana haria ũkũigĩire mũthii ũcio na ũmũrutĩire mũrigo ũrĩkũ? akorwo nĩ kamũrigo kau ka hwaiti ngũnia ũcio nĩgũo mũrigo wakwa no ũririkane haria ũkũmũigĩire narĩ tũgĩcokere?

Wĩ mwega? Ĩĩ ndĩ mwega landlord. Ũmũthĩ nĩndagĩũka kũmũcerera ngĩmwĩraga ũhoro ũrĩa kũhana. Naniĩ nĩngwenda mũige ũtheru gũkũ. Hena ũhoro njũkĩte naguo, ni ũhoro inyuothe mũbatiĩ kũmenyithio tondũ nyũmba ici nĩcirenda kuongererwo marĩhi, mũrarĩhaga ngĩri ithano mũgũcoka kũrĩha ngiri ithano na magana matano tondũ gĩtũmi nĩgũkorwo nĩtũrandĩka andũ agũthambagia gũkũ, thitima nĩnyongerere, maaĩ nĩmarabatara kũrĩhĩrwo na maaĩ nĩmongereirwo mbei mũno, ningĩ nĩtũrarĩha mũndũ wa hena mũndũ ũmwe tũrarehe ũrĩa ũrĩmũgitagĩra gũkũ ũtukũ, mbeca icio magana matano nĩ mwakĩona wĩra wacio?

Gũkũ nĩ mbunge nĩkũronekana kwĩna ambunge kuma mĩena yothe ya bũrũri, bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, koguo ambunge aya nĩ maroneka hena kĩrĩa mararĩrĩria nĩgetha kũrehe wiguano na wega wa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ, hena marĩa mamarehete gũkũ nĩgetha kũagĩrithia ũrĩa gũgũikara gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ.